Kowun ltung'ani mpeguu elmurankei natoitoo nepik mpolea nepik nkare kila nkolong' neitai nkujit kuninii peisho lkeni le lmurankei ebuluu tenkoitei supat nenap sii lganayoo.

Kore nanasi naa ng'oji neirewa eyeu neunekii idung'u lenanasi tanaa sii mbenee niwun tonkulipoo naraa biot naata biotoo aa afya taa inia nintai mbenek petaa keilio tenkeper enkulipoo nipik nkaree motumoo ntanaa taatua wikii ilee tanaa sii isiet ntalama muruai nashal keyeu mpaash kitok peneu pootum lganayo kumok.

kore ana siai naa unoto epasion measi tenkopang amu keya ngamata sapuk ewon etuu ekuu neyeu sii ramataree kitok tanaa nkisosonio

Kore ana bai tiniyas naa iyaa lkeni lemeata moyantin nidung'u surai nipik ngoji neshelshal kore lkeni liyeu nintutumoki alee ng'asula nisash airirikii metirisotoo olgasula litudung'ua nintutum pukuraree poobulu tonoboo niyen telgiita pemeisausau aurorii nipik nkare kila nkolong' peebulu.

Kore ena na eunoto e maragwe keuniboshi maragwe tenkata enchan keeya lapatin aare taanaa okuni peoku

kore anaa naa lghanayo le palm aakore lghanayo le palm naa keisaidia biotisho ee seseni koponuu sii lkiloi te seseni loltungana keisaidia sii biotisho eltau keisaidia sii ndaa te nkosheke

kore alee naa butter nut naa nkaji nabo shi etii olmuranke kore ninko tinintibir naa intuk tankare supat niguet nidung dung metaa kunini niyer ldakikani tikitam eimet tanaa sii osom oimet keisaidia butter nut biotisho ee seseni aasii keibooyo moyaritin enkonyek naata sii vitamin A neitodoyoo sii sukari te sesen

Kore ntoki nagira aisayu tene naa lng'anaiyo le kawaha epikitai emashinii meitibiraa pee aaku pee ng'ashuni aitumia amatiee chai.

Ore ena naa eunto enkapish keyieu oltung'ani ewueji supat neturr nepik mbolea neun kapej nepik enkare kila enkolong'.

Keutipat ena bae tenkop ang tenkaraki keisadia ena mashini iltunganak tenkata enturore. Keisidai sii oleng iltunganak lenkujita. Keisaidi amuu menya nkata

kore ntoki naltu te ndamunoto tanadol anaa naa lghanayo le kahawa eitaitai etabakita ngamata enshe naitaini te lkeni lekaawa

Kore ene naa olchamba , ketii ntomonok uni naitayuto endaa tolchamba kitayuto irng'anayio neeta orbaket opikita lelo ng'anayio.